Kore sidano niasishore app e biotisho te esimu te biotisho e makewon naa nchere Kore pee eku iata Ina app te esimu naa ilo naa l'tungani abartaa oltung'ani ilomon le biotisho ino laijo duo nkwatata olodo, anaa sii osarge tenebo naa aitoki o puresha le sesen lino, anaa sii abaiki inkolong'i nitaasa elaata o sesen tolototo anaa sii te jiim tanaa sii daake inkulie baa naijo naa enekibaa enkirouwaj osesen anaa sii enkirobi te sesen tanaa naa intokitin naijo duo elototo naa nekiloito sarge.

Ore tipat naata teneitai iltung'ana tiatua tialo eretoto e biotisho naa enchere Kore teneitaini tenkaraki e biotisho oltung'ani, nelo naa ilo tung'ani naa atum ninye ebiotisho naa sapuk, too isipitalini naisul ebaiki tanaa duo nalakitai impisai naa eshumata enkaraki Kore naa eatai duo Nena pisai naitautoi naa iltung'ana neaku naa keaya toi abaiki ilo tung'ani duo sipitali, nelaki impisai kumok kake naata naa biotisho naa naisul. Neaku naa ore tipat naata inia naa nchere kelo naa aponu biotisho tiatua ilmarei enkaraki meata naa l'tungani loitoki alayu nininye empisai naalotie naa ninye sipitali enkaraki naitayu naa iltung'ana te eretoto naa e biotisho.

Kore esidano e tekinolojia e biotisho naa enchere, Kore enkaraki naatai teknolojia etaa keatai intokitin natu ana app e biotisho nalo naa ninye aramataa biotisho e makewan, enkaraki ore eata oltung'ani Ina app naa ilo naake aduaya esiai e biotisho enye, anaa enabaa enkirouwaj tesesen, naa naapuo nkolongi nalo l'tungani eitu tanaa eshomo alak sesen te jiim anaa sii ake tolototo, tenebo o nkulikai naake. Kore sii aitoki anaa teknolojia e biotisho eitalelia naa ninye enkaraki taata l'tungani naa keata app naaku keidim abaiki neibayarie inkoolong'i enyena anaa duo inkituak, ntokitin naa apa ninye nemeatai, neaku naa Ina esidano e tekinolojia toolomon oipirita biotisho.

Ore esidano enkadi naishoruni te sipitali naa inchere, kore ina kadi neigero naa ninye enchere iewuo opa enkolong' naje sipitali nekinchooki naa ilchanito enkaraki imbiaiongopa enkarake emoyian naje, naa tenkolong' naje. Kore naa Ina kadi esidano enye naa nchere Kore pee ilo nkai kop naaku metii opa ina sipitali nishomo, nilo naa niintoki ayou sipitali, ilo naake wo Ina kadi amu ore pee eingor olkitari tanaa sii laisiayani le biotisho teina sipitali nkai Ina kadi, neyioulou naa ninye ajo ore opa iyie naa anaa naa enkatini emoyian ino, tanaa naa enkibosiong ino itutumo, nedol naa tanaa nchere kitushukuo opa niaki embisiong opa niata naa tanaa naake kitushukuo, nelo naa ninye adol tanaa kitishuku tanaa kincho ilkulie dawai anaa sii ilkulie keek laijo mara apa laapa likinchooki, peedol naa tanaa kiret lelo. Kore sii teneaku naa meina moyian nekitishukuo nekilo naake aisho ildawai tanaa sii ilkeek leina moyian nkai kake eyiolo ajo enchere Kore opa enkolong' naje, nitabaika sipitali nikinchooki ilkeek oje enkaraki emoyian naje.

Anata ake eret ilkitarini iltung'ana too isipitalini naa nkarake kore taa peenyoitoto ilkitarini te sipitalini ajo entabaiki iltung'ana te enoomanya, naa kelaikino naa enkaraki eatai imashinini natii oshi sipitali naaku menapai. Ore imashinini nairoshi ana imashinini sapukin neaku kore paa iyou ninap nimitum naa wueji nilo aitimiarie teidia kop amu eidim taa nemanya iltung'ana anaa ilpurkeli, inkwapi netii sitima tanaa sii abaiki nemetii ilbaribarani sida. Neaku naa enare ake nepuo iltung'ana ninche abaiki ildakitarini te sipitali, pee etum naa ninche ilkitarini atabak ninye teine, tenkaraki na Ina. Ore sii aitoki nkai keatai ildawai laaku keyare naa inwuetin oshi anaa olfrij etii neaku naa ore pee einyoitoto olkitari ninye alo ninye abaiki iltung'ana too innamanya , nemedup naa atanapa lelo keek, enkaraki keruoyo naa tenkoitoi ena naa nemeatai frij onapitai.

Kore enkibelekenyeta ooropiyani naa teniata iropiyani neme ne Kenya anaa si ne Kenya niyieu naa nimbelekeny nina neme nolosho le Kenya naa tenaa ne Kenya niyieu nimbelekeny metaa noo nkuapi eboo. Kore naa pee eibelekeny oshi iltung'anak iropiyani naa teneyieu oltung'ani nereu iropiyani nkuapi eboo matejo duo ainyiang'u tenaa engarri neaku naa keyiari nibelekeny nena pisai pee etum naa atalaa ina arri too mpisai nayieuni tildo naa openy omirita. Ore si nkae naisho iltung'anak mibelekenya impisai naa nchere teneyieu naa oltung'ani nerewakini oltung'ani impisai ing'ua nkuapi eboo nerewakini ishirinini ashuu impisai onkuapi eboo naa iropiyani oo nkuapi eboo neyieu naa ninye nelo aitayu mee taa impisai ee Kenya neaku kenare teneloo aibelekeny.

Kore irbulabul le emoyian e Malaria naa tenebo naa wena naaku kening' l'tungani ntiroto o lukukunya, nening' sii aitoki mion too nkiri tanaa too irubat esesen, Kore kaawarie nening' l'tungani ajo kening' nkima anaa sii kegira naa ninye aitayu nkinyinyiret, Kore dama nening' nkijape tenebo naa aitoki weena naaku mekure eton eyou l'tungani indaiki. Kore naa nkaraki inia, nelo ltung'ani naa aaku sii keng'asu naa atum kedangdanya enkutuk, nkaraki nautu naa ajo etumito ninye nyamali e malaria. Neaku naa lelo naa ilbulabul Lena moyian najii naaaa malaria.

Kore sidano e mashini enkwatata o sarge te biotisho, naa enchere, Kore enkaraki naa ina mashini neyioulou naa ilaisiayiak le biotisho, neba naa nkwatata osarge le biotisho tenaa sii osarge loltamwoiyai, eton naa eitu ebaiki ninye naa oldakitari. Metaa Kore ade pee ejo ilo tamwoiyai ajo tabaiki oldakitari naa tanaa sii ilaisiayiak le biotisho, ore naa duo ebaiki ninye nebak naa ninye Ina kata eata Ina ng'eno e nchere Kore ele tamwoiyai naa inchi ena ninye enkwatata osarge tosesen, Kore naa enkara ake inia nelo naa ilo kitari anaa sii ilo tung'ani naa oasita biotisho ayiolou ilkeek lekincho nkaraki Kore ilkeek tanaa duo kikwetita iyie osarge oleng', neyioulou naa ilkeek lekilo aisho pee mikincho ilkeek oitoki aakwetie naa sarge lino oleng'. Naa tanaa sii mekikwetita osarge neyioulou naa ilkeek lekincho inkaraki naa peetum naa osarge akweta anaa naa enayiouni.

Kore enkaraki emuratare o ntoiye, negira naa lkitarini temurua tanaa sii telulung'ata nchere aisikong'isho, neisulaki too lmaasai nkaraki kore naa lmaasai naa ninche naa opuo apa ake naa emurat intoiye, ntoki naa Ina nashomo opa lkulie oreren apal, tonkata naado. Kore taa nkaraki naa ena baaye, naa nchere kejo naa ilkitarini Kore naa tenkaraki namurat ilmaasai intoiye, anaa sii inkera, neshomo naa si ninche aitanyamal nena kera amu, Kore nkatai nabaiki kenya amu enkatai e ishoi nepuo naa nena kituak naamurata atum nyamali epuo naa ninche aisho, alang' kunda nememurata. Ore sii enkai, kepuo sii nena kituaa aaku kepuo naa ninche aatum emion, teneaku naa eshomo duo oltung'ani aas esiai enkitok olpayian, enkaraki naa namurata. Neaku tenkaraki naa nena baa pee egirai naa ilkitarini aisikong'isho eipirta naa emuratare o ntoiye neisulaki tolosho loolmaasai.

Ore peatai enkiboorot to saai embaikinoto o sipitalini, naa nkaraki kore naa siininche ilaisiayiak le biotisho te sipitali anaa lkitarini, neyou naa sii ninche nkata naaku keton naa ninche aisho baare lelo tamwoiya , meata iltung'ana oirang'a teine naa sii otii naa ine neme nera duo netii. Neaku naa ore tenkaraki inia, nepuoi naa apikaki iltung'ana inkiboorot o sai, peaku naa keata isaai naaje naadoli oltamwoyia. Kore sii enkai, Kore sii aitoki enkaraki naa enaibisi kulo tung'ana, nemenare neisumbuari enkata pooki, neaku naa inatoki metipika sipitali metaa keatai isaai naaje, naapuonunii aadol oltamwoyia. Kore too inkulie saai, nepuoi naa pee etum iltamwoiya airurata neton sii ilkulie meata naa l'tungani obuaki tanaa meata oltung'ani oton aisumbwaaya.

Mee ene tipat SHA te Kenya naa tenkaraki, ore ele lmutandao le SHA naa inkatitin pookin ore pee ijo shomo sipitali, nikijokini meaas siai. Kore sii ake etiu neija nikidung'ito impesai too l'tungana otii isiaitin, kila musho olapa, kake ijo naa shomo sipitali neaku mekiret naa. Ore sii aitoki ng'ai, kore ele lmutandao le SHA, kedung'ito iltung'ana impisai, nemeatai oltung'ani oyiolo ajo kaji epuoita nena pisai. Kore duo iltung'ana oata ena ebima e SHA, kore pee ijo shomo esipitalini o loopeny, naatai naa duo baare naisul, baare e makewan, nekijokini meyouni ilo lmutandao, kake teniata duo kulie bimai, neaku naa keyouni ninye. Neaku naa tenkaraki inia, pee kijo naa Mee ene tipat pii ele mutandao le SHA, tolosho le Kenya.

Kore enkirorot e biotisho too inkang'itie e atua inkishu , naa keata sidano enkaraki Kore naa peepuo ilaisiayiak le biotisho airorie iltung'ana tiatua inkishu, nepuo naa iltung'ana naa ninche atum naa ng'eno, napuo naa ninche ayiolounye naa imbaa kumok, amu epuo ayiolou njere Kore etaa pisiong' l'tungani naa sipitali nekwe neyieare neyai, Eton eitu eishoori ilkeek liopa le ang'. Kore sii aitoki ng'ai, nepuoi aliki iltung'ana enchere Kore indaiki naaje, naa ninche naaret inkera ebulu, peepuo naa inkera aabulu eata biotisho. Kore aitoki enkai sidano naata nkiroroto e biotisho too inkang'itie e atua inkishu naa enchere kepuo naa aiteng'en inkituak peepuo naa ninche ayielou ajo enchere, kore elototo e klinik, naa mee entoki naiguranieki, kake mbae Ina naaku eata sidano too inkerai o to ng'oto enye, neaku naa tenkaraki inia, peeyiarie naa peepuo iltung'anak atum Ina nkiroroto, e biotisho too ngang'itie.

Eeh, ore elaata osesen te jiim, naa keilepunye biotisho amu, kore naa peelo oltung'ani alak sesen te jiim nelo naa ninye atum engolon, nelo sii arishie kewan inkutitik moyiaritin, nayau duo ntokitin naijo mpiron, anaa emoyian oltau, o kulie moyiaritin sii ake naayau naa mpiron. Kore aitoki Kai, naa enchere Kore elaata osesen te jiim, nelo naa ninye aret sarge, metaa naa kekwet sarge tiatua inkiri o sesen pooki, nemelo naa l'tungani aaku kelo naa sarge aitururo enkaraki nalo naa ninye aas naa alak osesen to jiim. Ore sii nkai Kore aitoki ena laata osesen to jiim, neitayu sii ilomon loo indamunot nemesidan to o lukukunya loltung'ani, tanaa amu kelo naa teina kata naa ninye aas alo osiai ogol, nelo adany enkinyinyiret, Kore enkaraki ina, nelo naa sesen aitoki aitang'ejuk kewon, nelo asioki mbarnot to lukunya.

Ore madai nayau enkinosata o ilkeek oleng', naa enchere ore iltung'ana ilkeek oitemerisho, nepuo naa ninche, kore naa ning'as nikwe nelo ltung'ani aaku meduaya biotisho e makewan, nimiduaya sii usafii e makewan tenebo aitoki tenepuo iltung'ana aingua tanaa duo inkera nepuo ainguaa sukuulini, naa tanaa ilpayiani nepuo naa ninche aituraa ilmareita lenye, enkaraki lelo keek. Kore naa naaku Kore impisai naitam ilkeek oitemerisho, nepuo naa iltung'ana aaku kemir imali enche, ainyalaa pee etum impisai nainyang'unye lelo keek oitemerisho. Amu ketii ilkulie oopuo amir ilchambai kake nemedou too mpisai nemirieki, kake kejo duo ninye woi etum inkuti pisai naalo naa anyayie ilkeek oitemerisho. Kore sii ilkulikai tenemeata naa ntoki namir, neng'asu ajing' atua mpurore, nepuo naa apur iltung'ana peetum naa atum nena pisai nainosie lelo keek oitemerisho, neaku nena naa madai naayau enkinasata olkeek oitemerisho.